Haya. Kĩndũ gĩkĩ nĩndĩkĩhũthĩrĩte gĩtagwo karati. Na karati nĩĩndeithĩtie mũno mwĩrĩ-inĩ wakwa, naa kinya kuona ũboco wayo, tondũ wambere ndarĩa karati nĩĩndeithagĩrĩria maitho makwa, kinya gũthĩa kwa irio nda-inĩ yakwa, ndiũmagĩrwo nĩ kioro, naa kinya ngothi yakwa ĩkanyoroka ĩkanyoroka biũ. Naa ha mwena-inĩ wa ũboco, ndarĩma nĩnyendagia na ngona mbia cia gwĩka maũndũ marĩa mangĩ. Karati nĩ njega tondũ kinya nĩthondekaga njuici nganyua, tondũ nĩĩteithagia gũthĩa kwa irio. Na nĩ ĩrĩ, nĩ njega tondũ nĩrĩagwo nĩndĩaga kinya ĩtarĩ nduge na ngakena mũno. Na nĩyakũgũcirĩria maitho tondũ nĩthakaragia irio mũno. Ngĩrĩa irio icio, ngona ci thaka ngaigua ciĩna cama mũno nĩũndũ wa karati. Pause

Haha naho, haha nĩĩ handũ mũgũnda-inĩ, na nĩ andũ ana ndĩrona haha, na me handũ mũgũnda-inĩ magĩcina mbembe. Me handũ mũgũnda-inĩ magĩcina mbembe, no kũrĩa mararĩa, ũmwe no gũcina aracina mbembe, naa mbembe cicinagũo na mwaki wa ngũ. Naa me handũ mũgũnda-inĩ. Maracina mbembe makĩrĩaga. Ũyũ ũmwe no gũkoma akomete agĩkenera kũrĩa mbembe ya gũcina. Kahĩĩ nako nĩ gũikara gaikarĩte thĩ karĩa ũrona harĩa mũico, no kũrĩa kararĩa kanyitĩte mbembe na guoko. Ũyũ ũngĩ ona nĩarutire nguo nĩgũthigina, no nĩanyitĩte mbembe yake. Ũyũ ũngĩ no gũcina aracina mbembe nĩ kũhuha arahuha mwaki. Naa nĩoĩ gũcina mbembe tondũ mbembe icio nĩcironeka nĩihĩte wega. Naa nĩĩ, nĩ mbembe cikoragwo na cama mũno tondũ wa gũcinwo na mwaki. Me handũ mũgũnda-inĩ, naa mbembe imwe cirĩ o mũgũnda-inĩ, na nĩciangirini bado. Henaa indo ingĩ ciĩ mũgũnda-inĩ taa, ta kahũrũra, kahũrũra nako

Wambere kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo makunũ. Makunũ nĩ mega mũno mũno na na rĩrĩa ndahũthĩra nĩmandeithagĩrĩria meciria makwa gũkoragwo me mega hĩndĩ ciothe. Gũtirĩ kũrota iroto njũru ingĩrĩa makũnu, gũtiri gwĩciria yaani no yaani gũtukanĩrwo gũtirĩ na nimateithagĩrĩria mwĩrĩ mũno na thigari cia mwĩrĩ. Mwĩrĩ nĩ ũkoragwo na thigari, na nĩguo thigari icio cirute wĩra rĩ, cibataraga makunũ nĩgetha mĩrimũ yoka ta mĩrimũ ta cancer rĩ, ĩgacokio thĩ nĩ thigari icio. Na thigari icio nĩ ũrona citeithĩrĩirio nĩ makunũ. Kwoguo makunũ nĩ mega mũno na mwĩrĩ na thigari cia mwĩrĩ irĩa cihũranaga na mĩrimũ yothe ta cancer mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩũka thigari icio nĩcio cirutaga wĩra na citeithĩrĩirio nĩkĩ nĩ makunũ. Na nĩgetha ũkorwo wĩna thigari cia kũigana cia mwĩrĩ no nginya ũrĩe makunũ. Nĩ mandeithagĩrĩria gũikara ndĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ kũrĩaga...

Wambere nĩ kwĩhumba wega na thiĩ obici yake ngũthangũthe nĩũndũ wa itĩo. Anjĩra nyingĩre niĩ nyingĩre, na thiĩ ndĩmũgeithie. Naa ajĩra njikare thĩ niĩ njikare thĩ, naa ndĩmũrie kana no akorwo na kahinda tũngĩaria nake, anjĩra enako, nyambie kũmũtarĩria ngwendaga twaranĩrie ũhoro wa project i iria ngoretwo ngĩruta, njoke ndĩmwĩre nĩndĩrona nĩcirathiĩ wega, naa nyingĩ ciacio nĩcihĩtũkĩte, na ndĩrehoya na gĩtĩo kĩnene akorwo no anyambatĩrie ngathĩ, no hote gwĩka kinya maũndũ mangĩ maingĩ marĩa mangĩtũma mbiacara ĩyo ĩthiĩ na mbere wega, naa ĩkũre mũno. Na njoke ndĩmwĩre nĩngũĩrutanĩria angĩhe ngathĩ ĩyo ĩngĩ, na nĩgetha tũthiĩ ngathĩ ĩyo ĩngĩ na ũhotani mũnene. Na ndĩmwĩre Ngai nĩegũtũteithia nĩngwĩrutanĩria mũno, na nĩgetha wĩra ũcio ũthiĩ nambere wega. Pause

Ũndũ ũyũ maita maingĩ nĩ wa mbia ũndũ ũyũ maita maingĩ wĩkagwo rĩrĩa mũndũ arenda kũiga mbia handũ. Na ta ĩno ĩretwo saving account, saving account nĩ ta ũrĩa ũngĩiga mbia no no ũcirute ũngĩcibatara hĩndi ciothe. No ĩno ĩretwo fixed deposit account nĩ harĩa ũngĩiga mbia kwa kahinda karĩa mũkũrĩkanĩra na kahinda kau gatathĩrĩte rĩĩ, ndũngĩrũta mbia tondũ nĩ ũrona gatithirĩte rĩu no nginya weterere kahinda kau gathire ĩno ĩretwo fixed deposit account no nginya weterere kahinda kau gathire nĩgetha ũhote kũruta mbia ciaku. Na maita maingĩ ũkoraga ĩno ya kũhithia mbia ũndũ ũtangĩruta nĩguo wega makĩria tondũ ndũgũcihũthĩra na nĩ cigũciara bado. Thengiũ.

Kĩrĩa gĩukaga meciria-inĩ nĩ ũhoro wa rĩera. Kũrĩ rĩera ihehu na rĩera ihiũ. Rĩera ĩhehu rĩ nĩ rĩrĩa kwagũa mbaa kana kĩbii kana mbarabu nĩ gũkoragwo gwĩ kũhehu mũno ũndũ mũndũ aiguaga heho mũno na hĩndĩ ĩyo mũndũ heho ĩngĩingĩra mwĩrĩ no ĩrehe mĩrimũ ĩtiganĩte. Na nĩkĩo wonaga kwagĩa heho mũndũ nĩeragwo ekĩre burana, ekĩre thogithi cia ũrugarĩ, ekĩre kobokobo ekĩre yaani indo ciĩna ũrugarĩ ta magoti na nĩgetha heho ndĩkaingĩre mwĩrĩ. Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũrugarĩ rĩera rĩa ũrugarĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa rinene mũno, na hĩndĩ ĩyo ona mũndũ nĩarutarutaga nguo nĩũndũ wa kĩĩ wa ũrugarĩ ũcio mũingĩ. Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũrugarĩ nĩ rĩrĩa kwĩna riũa ona irio citikũraga hĩndĩ ĩyo nĩ ũrĩa kwĩna riũa rĩingĩ mũno na nĩkũgĩaga ng'aragu nene mũno. Thengiũ.

Thirikari nĩ ĩrageria kũnyihia ungumania, no no nyende o mũndũ o mũndũ harĩa arĩ harĩa aigĩtwo nĩ thirikari kana akandĩkũo nĩ thirikari emenye wega amenye ona tũaga kũmuona ithuĩ ene ithuĩ twĩ nagũkũ nja twaga kũmuona amenye Gai nĩ aramuona. Na mĩtugo ĩrĩa arutirwo nĩ mũciari wake ee mũnini na ndaramĩrũmĩrĩra, amenye nĩ kũhĩtia arahĩtia na he hĩndĩ ĩgoka na acirithio nĩũndũ wa gwĩka ungumania. Na no nyende mamenye atĩrĩrĩ atĩ Kenya nĩ ya andũ othe na nĩ ya andũ arĩa makoragwo kuo na magĩtũhinyĩrĩria kana maugumie mbia cia mũingĩ, mamenye nĩ mahĩtagĩria ciana, nĩ mahĩtagĩria arĩa marwaraga, nĩ mahĩtagĩria andũ aingĩ mũno na magiĩ na thaa cia mũndũ, tha ingĩhota kũhonokia mĩoyo mĩingĩ, kũgitĩra mĩoya mĩingĩ, tha, tha tu cia ngoro irĩa monirio nĩ aciari ao marĩ anini tondũ ndĩna ma gũtĩrĩ mũciari ũngĩruta mwana wake ũũru no harĩa...

Ici ciĩtagwo nyeni na nĩ matharũ hamwe na managu, mũndũ athiaga gũtua mũgũnda-inĩ, watua ũgoka ũgacithambia wega, ũgacikeraga na kahiũ wega ũgaciĩkĩra handũ gabeceni-inĩ ũgacikera wega ũgacoka ũgathiĩ ũgakera gĩtũngũrũ thaburia-inĩ theru ũkaigĩrĩra mwaki-inĩ, ũgekĩra maguta, ũgakeranga nyanya na ũkareka kĩhĩahĩe ũgekĩra gacumbĩ ũkareka cihĩahĩe ũgacoka ũgekĩra nyeni ciaku, ũgakunĩkĩria ndagĩka ta ithano ũguo. Ndagĩka ithano ciathira ũgacikunũra ũgacikoroga wega, ona citiagĩrĩirwo gũikara riko mũno, ũgacikoroga wega, ũgacikunĩkĩria rĩngĩ, ndagĩka ingĩ ithano rĩĩ ũgacikunũra ũgacikoroga wega, ũkarora cumbĩ kana nĩ wa cama ũgacoka ũgaciruta ũkaihũra na kĩndũ ta ngima ũguo, mũcere na kĩndũ kĩrĩa wĩnakio. No ũrĩanĩrie na indo ciothe irĩa ũngĩkorwo ũkĩrĩanĩria, nĩ njega mũno na mũĩrĩ nĩ ci...

Ta niĩ nĩ ndoraga ũingĩ wa andũ kana kwĩna andũ aingĩ atĩ kũngĩkinya atĩ no njake nyũmba cia gũikaragwo nĩ andũ no moke maikare kuo tondũ andũ nĩ aingĩ kũu. Ningĩ no ndoraga kĩndũ ta bara, okorwo ni bara njega andũ aingĩ no magucĩrĩrio nĩ bara ĩyo nĩũndũ nĩ marĩthiaga na ũhũthũ na magacoka na ũhũthũ. Tondũ bara yathũka ngari ciao cithũke na magĩe na mĩhĩnga. Ningĩ no ndoraga rĩera rĩa kũndũ tondũ angĩkorwo nĩ kũroira mũno na ginya nĩ kũraraha, andũ no maremwo nĩ gũthiĩ na gũka gũikara nyũmba icio ingĩaka. Ningĩ kĩndũ ta maĩ matheru no ndoraga kana kwĩna maĩ matheru mangĩnyuo nĩ acio ngwakĩra na maiganĩre nĩ maĩ macio tondũ gwĩ kũndũ gũtarĩ maĩ mega ma kũnyua. Nĩ ndoraga maũndũ macio mũno. Ningĩ harĩ mwena wa kũrĩa ingĩaka nĩ nyendaga kũndũ kũragucĩrĩria maitho, kwĩna mĩtĩ, no hande tũmĩtĩ...

Nĩ ndĩratambũra gathandũkũ ka ũtungata wa mbere rĩrĩa mũndũ anyitĩka ta rĩngĩ nĩ kũgũa agũa, kau nĩ gabata mũno nĩũndũ nĩ gakoragwo na maũndũ marĩa mabatarĩkanĩte na nĩndĩratambũra tũmagathĩ tũnini tũu no tũtinie kĩndũ ta uthi kana kĩndũ ta nguo. Nĩ ndĩratambũra ndawa, ndawa ta rĩngĩ mũndũ nĩ aiguaga ũru akarĩo nĩ mũtwe, no anyue ndawa. Na nĩndĩratambũra ihiga, ihiga ta rĩngĩ rĩa thimũ, mũndũ no ekĩre thimũ-inĩ na yambie kuruta wĩra. Nĩ ndĩratambũra marĩthiti, rĩthiti icio nĩ cia bata nĩciheaga mũndũ mwerekera ũrĩa egũthiĩ gwĩka maũndũ. Nĩ ndĩratambũra ndawa either ndawa ya kũhaka ũkahaka wega okorwo nĩ thundo wĩnayo ũkahaka na thundo ĩyo ĩgathira. Na nĩ ndĩratambũra.

Marĩa ngereire kũgerera kĩndũ gĩkĩ kĩroneka nĩ macini, macini ya gwĩkĩra kana kũruta mbia. Nĩ ndĩcihũthĩrĩte mũno, ngaruta mbia ngeka maũndü marĩa mothe ngwendaga. Na nĩ kega mũno tondũ gĩkoragwo gĩ kũndũ guothe to nginya ũthiĩ bengi kũruta mbia kana gwĩkĩra, no wĩkĩrĩre handũ hothe tondũ ma bengi mothe nĩ marehire macini ciao kũrĩa andũ marĩ nĩgetha matigatangĩkage atĩ no nginya mathiĩ bengi makarute mbia kana kũiga kana gũtũmĩra mũndũ, rĩu marehire ũtũngata hakũhĩ na andũ na nĩgetha matikahũthagĩre mahinda maingĩ ma gũthiĩ bengi. Nĩ kĩndeithĩtie tondũ nĩhotaga gwĩka maũndũ maingĩ gũkĩra kũnyita njĩra na gũthiĩ bengi.

Haha nĩgũthũrima andũ arĩa mekũruta wĩra thirikari-inĩ. Na marathũrimwo nĩarĩa makoragwo mbunge-inĩ ya kĩbũrũri na nĩgetha mone wagĩrĩru wao kana nĩmakinyanĩire kana matikinyanĩire kũruta wĩra ũrĩa mahetwo nĩ thirikari. Na nĩmarathũrima gĩthomo kĩa mũndũ ũcio, ũria arereirwo, ũria ekaga mũtũrĩreinĩ na mbia ciake ciothe nĩ cigana na maũndũ ma bata marĩa mangĩtũma aheo wĩra ucio erĩirwo nĩ thirikari. Nĩ maugaga kũria makoretwo, ũrĩa marerirwo na nginya harĩa makinyĩte. Na haha rĩu nĩ ciũria cirorio, haha maikarĩte methainĩ marĩ andũ. Harĩa mbere nĩ andũ atatũ, mwena waku wa ũrio nĩ andũ atatũ wa umotho ni andu atatu na riu mbere yao ni andu arĩa marathũrimwo nĩgetha moneke kana nĩakinyanĩru gwĩka maũndũ marĩa mothe marendwo meke. Angikorwo ti akinyanĩru matikũhĩtũka, angikorwo nĩ akinyanĩru nĩmekũhĩtũka

Irio irĩa njega cia thamaki wa mũthemba ũcio, wa Nile Perch, nĩ ndinoho, ndinoho nĩ kĩndũ kĩega mũno kĩa thamaki ĩyo. Nĩ irio njega mũno cia thamaki ĩyo, nĩ ĩtũmaga ĩgĩe na hinya mũingĩ mũno. Ndinoho nĩ cikoragwo kũndũ maĩ-inĩ, na nĩ cio thamaki ĩno yendete. Kĩndũ kĩngĩ nĩ ngi, ngi nacio nĩ ikoragwo ciĩ njega mũno cia thamaki, na nĩ irio njega mũno cia thamaki. Kĩndũ kĩngĩ nĩ mĩnyongoro, mĩnyongoro nayo thamaki nĩ ciendete.

Ũyũ nĩ mũndũ ũrahũthĩra ng'enda cia ũkinyanĩria, na aronania kana kau ta rĩngĩ kena thĩna fulani na nĩarenda andũ aingĩ makone, na nĩarenda andũ aingĩ magateithĩrĩrie either kĩ mbeca, na nĩ getha okorwo kena thĩna gathíiĩ thibitarĩ gathondekwo na nĩgetha gakorwo kena ũgima mwega wa mwirĩ. Na gakorwo na ũgima mwega wa mwĩri nĩgegũkorwo kena, kena ũndũ wa kwĩrahĩra atĩ andũ nĩ magateithirie na nĩ kahonire. Ũyũ nĩ mũndũ ũrahũthĩra indo cia matũ na nĩ getha arũte ũhoro wa kana gaka; ũrĩa kangĩeda maũndũ mothe. Na nĩaroneka no dagĩtarĩ nĩgũgathodeka aragathodeka. Na no aroneka ena mabuku, ena mbairũ, nĩ arandĩka, na nĩarenda kuoya ũhoro wothe wa

Kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo hoho, hoho no ĩtuĩke ya yerũ, no ĩtuĩke ya rendi, no ĩtuĩke ya ngirini. Na hoho nĩ kĩndũ kĩmwe kĩhũthikaga mũno mĩkawa-inĩ, gĩkahũthĩka iruga-inĩ, gĩkahũthĩka miciĩ ya andũ. Na andũ nĩmakĩendete tondũ nĩ kĩrĩ kamũcamo kega mũno. No ũthondeke kĩndũ gĩtagwo kachumbarĩ, no ũthondeke irio nacio, na nĩgĩkoragwo na cama mũno. Mũndũ amĩoyaga, agatinania maita merĩ, akaruta mbegũ cia thĩiniĩ agacite, agacitinangia agatinangia hoho ĩ no wega. No ũmĩkĩre igũrũ wa mboga na no ũmĩkire thĩ, no ũruge na ya rendi nĩgetha irio cigacenjia colour, no ũruge na kĩndũ o gĩothe tondũ hoho ĩrĩyagwo na indo ciothe tondũ, no ũrũge mũcere nayo na waru na wĩkĩre ya rendi nĩgetha icenjie colour. No ũruge na mboga, mboga kwanza ũkeraga tũraihu tũraihu na nĩgetha ĩkorwo ĩgĩkarĩka, nĩwona gũkarĩka, ĩgĩkarĩka wega nĩgetha ũkamĩigua ndĩkahĩe mũno.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo gĩcuma, na gĩcuma gĩkĩ kĩhandĩtwo handũ mũgũnda-inĩ, na gĩthondekagwo kũgerera mwaki. No nginya cuma ĩyo ĩcinwo, na nĩgetha ĩkũnje ũrĩa mũthondeki arenda, na no nginya ĩgũthwo na kĩnyundo kĩngĩ kĩnene. No nginya ũkorwo na kĩnyundo kĩu, nĩgetha wacina harĩa mwaki-inĩ rĩ, yahĩa yatuĩka rendi-rĩ, ũkamĩrehe handũ hangĩ gĩcuma-inĩ o kĩngĩ, ũkamĩgũtha na kĩnyundo kĩu kĩnene, na nĩgetha ĩgaikara ũrĩa ũrenda, na nĩgetha kĩrũgame ũũ ũrona kĩrũgamĩte, na kĩnyundo kĩu kĩnene-rĩ, no nginya ũkorwo nakĩo. Ningĩ no ũrabatara tarimbo. Tarimbo-rĩ, nĩ ya kwenja hau ũrakĩhanda, tondũ nĩwakĩona nĩkũrũgama kĩrũgamĩte, no nginya wenjenje, na tarimbo nĩgetha kĩ? ũgĩikie hau thĩiniĩ, na ũkĩhande, ũcoke ũthike wega, no ũthike na moko, kana no ũthike na gĩciko.

Ũrĩa ndeciria ndona ũndũ ũyũ nĩ mũndũ kana mwanake, kana mũthuri, ararĩa ĩtunda rĩtagwo kaba ngohwo. Kaba ngohwo nĩ ĩtunda rĩngĩ rĩega mũno na rĩu cama mũno. Nĩ aroneka mũndũ ũcio arĩte ĩtunda aĩguĩte wega rĩna tũmaĩ twega twĩna cama mũno na nĩ ũrakĩona nĩ arũmĩtemarũma maĩganaũna ta matũ ũguo na anyitĩte mangĩ matatũ, na guoko kũrĩa kũngĩ arũmĩte rĩmwe na nĩ arakenera ĩtunda rĩu mũno. Na ehandũ mũgũnda-inĩ marakũrio wega mũno mũno. Na ĩtunda rĩrĩ rĩ goro biũ na koguo mũrĩmi angĩenda no ahande ĩtunda rĩrĩ tondũ nĩ ma ndagĩtarĩ onao nĩ maũgaga nĩrĩo rĩega makĩria, atĩ ũngĩ rĩrĩa o mũthemba no ũraihanĩrĩrie na ndagĩtarĩ. Koguo nĩ ĩtunda rĩna ũteithio mũnene mũno thĩiniĩ wa mwĩrĩ ĩtũ. Nĩũgũkĩona nĩ ekĩrĩte gakũbĩa yanĩ nĩ mũkenu mũno mũno nĩ kũrĩa ĩtunda rĩrĩ rĩtagwo kaba ngohwo.

Wa mbere mũmera ũyũ wĩtagwo hoho, na tarĩu ta gwitũ a ũkĩenda kũrĩma mũmera ũyũ wĩtagwo hoho nonginya ũkorwo na mũgũnda. No ona ndũgecirie atĩ no mũgũnda atĩ no nginya ũkorwo na mũgũnda mũnene, aca, ona kamũgũnda kanini rĩ no ũkabange wega. Ũkorwo nĩ thumu wa ng'ombe wũite kamũgũnda-inĩ gaku, ũkorwo nĩ bataraitha wũite, no ũthĩĩ ũgũre mbegũ kũrĩa ũramenya atĩ gũkũ kwĩna mbegũ iria njega, tondũ nĩ ma kũrĩ andũ makĩrĩ na mbegũ njũru. Na nĩgetha mũmera waku wagĩre ũũ ũrona macĩaro maya me mega ũguũ, no nginya ũgĩe na mbegũ ĩyo njega, na nĩgetha rĩrĩa wahanda rĩ ũrute maciaro mega, maciaro marakenia maitho. Na nĩgetha wacitwara harĩa thoko-rĩ mũgũri-rĩ ona ekũgucĩrĩrio nĩcio nĩwe ũgũkorwo wĩ wa mbere magetha maku kĩ kũgũrwo mothe na wone ũboco na nĩgetha kĩ mũtũrĩre waku ũthĩ na mbere.

Ici cĩtagwo mboco cia ngoikonĩ cĩna rangĩ wa ngoikonĩ, na mboco ici nĩ cĩendetwo mũno mũno nĩ andũ na nĩ njiguwaga cĩtirĩ ngasi ĩyo nyingĩ tondũ mboco ĩria ĩngĩ wũĩguwaga anga wĩkĩre karati nĩgetha ngasi ĩgũeagũwe naĩcĩ ona mdũtindaga ũgĩkĩra karati tondũ nĩ wona citikoragwo na ngasi, atĩ nĩ ĩgũkũimbia nda. Koguo nĩ cĩendetwo mũno mũno nĩ andũ. Ningĩ nĩ njiguwaga atĩ nĩ cihĩyangaga kũrĩ ici ĩngĩ, no ũngĩenda gũciruganga rĩ mũndũ nĩ acirindaga ũgacithura wega ũgacĩikĩra handũ gathaburiainĩ ũgacĩikĩra maĩ cigaikara ta mathaa maigana ũna arabu ũgacoka ũgaciruga na nĩ cĩkũhĩyanga na cikorwo ci njega mũno. No irĩyanĩrio na mũcere, no ũrĩyanĩrie na, yani ũkime kamũkimo nacio, cikoragwo cĩ njega mũno kwansa ĩĩ.

Wa mbere ĩngĩthĩi handũ heyo irio ta ici kana nduge gwakwa nyũmba, nyambaga ngacihoera wega na ngakĩra mwathani thengiũ na ahe arĩa matarĩ na nĩgetha mamũcokerie ngatho. Alafu ngethamba moko wega, ngoya gakũkũ gakwa, kĩero ta gĩkĩ ũguo, ngarĩa wega ngĩgocaga Ngai na ngaigua wega mũno. Ngacoka ngoya ĩtunda rĩrĩ rĩa ovacado nĩ ngerĩra mwega nĩ ũrakĩmenya ĩtunda rĩrĩ nĩ rĩrĩũteithio mũno mwĩrĩ-inĩ nĩ rĩteithagia mũndũ yanĩ ona rĩnamaguta ũguo nĩ rĩteithagia mwĩrĩ mũno nĩ ũndũ wa kũhũra na maguta marĩa moru mwĩrĩ-inĩ, nĩ rĩngenagia mũno. Njoke nĩ ũrakĩona ndimũ, ndimũ nayo nĩ ndĩmĩendete mũno kwanza ĩngĩhihĩra irio-inĩ gathubu-inĩ gaka rĩ nĩ gacamagĩa wega mũno. Njoke njoe kamũcere gaka ũrakĩona haria ndĩgekĩre gathubu-inĩ ndĩyanie.

Gũkũ nĩ mũgũnda-inĩ, na mũgũnda ũyũ nĩ ũroneka nĩ mũhacĩrie nĩ mwene tondũ nĩ arakĩona igũru kwĩna matu na matu nĩ kuga atĩ mbura nĩkura ica ikuhĩ. Na koguo mbura yakora mũgũnda nĩ mũharĩrĩrie rĩ, na mũharĩrĩria nĩ ahandĩte rĩ, kĩndũ ta mbembe kana mboco rĩ, nĩwona nĩguo cigũkũra. Alafu nĩ ũrakĩona mũharĩrĩria ũyũ rĩ, nĩ airigĩire mũgũnda ũyũ wake nĩũndũ wa kĩndũ ta mbũri, ng'ombe kũingĩra kũu, rĩu citingĩingĩra nĩũndũ wa rũgiri. Tondũ nĩ wona nĩ airigĩte na airiga rĩ, gũtirĩ kĩndũ kĩngĩingĩra gũthũkia kĩ, mĩmera. No tondũ rĩu citikĩmerete hatirĩ na thĩna no nĩũrakĩona nginya mĩtĩ, mĩtĩ nĩ mĩega mũno tondũ ona ta gaka ke haha kanini rĩ, gegũthiĩ ũguo kanenehe na gatuĩke kĩmũtĩ kĩnene na gateithie thutha-inĩ tondũ ona woka kũrĩma hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa, no wĩyũe hau, rĩu ũgagĩkenera mũgũnda waku. Nĩ ũrakĩona mĩtĩ mĩingĩ nginya kũũrĩa ũguo no wĩũe kũu no ndũngĩũa hĩndĩ ya mbura.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo yoghurt na yoghurt nĩ njega mũno na nĩũrakimenya ciana nĩ cimĩendete mũno. Tondũ ona ciana nĩ cirĩragĩra yoghurt mũno. Na nĩ ũrakĩmenya yoghurt nĩ ũtethio mũnene mũno thĩiniĩ wa mwĩrĩ, tondũ rĩrĩa yaingĩra nda, nĩ ũndũ wa ũgagatu na ũhehu na indo irĩa ciothe ithondekete yoghurt, nĩ ĩteithagĩrĩria mwĩrĩ, nĩ ĩteithagĩrĩria nda, nĩ ũndũ wa gas ĩrĩa ingĩkorwo ĩ nda-inĩ citũ. Na ĩgateithia, ĩkahũrana na gas ĩyo, na nĩ getha ũkaigua wega mwĩrĩ waku. Na yoghurt andũ aingĩ nĩ mamĩendete, tondũ nĩ ma ĩkoragwo ĩhana ta cũrũ. Ona rĩrĩa wamĩnyua nĩ wĩiguaga nĩ wahũna na nĩ waiganĩra ona ndũkwenda kĩndũ kĩngĩ. Koguo nĩ ta irio na nĩ ĩteithagia mwĩrĩ mũno. Ũngĩmenyera kũnyua yoghurt ndũngĩkorwo na mathĩna ma nda, aca. No ũteithĩke mũno mũno.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo mũcere, na mũcere ũkũragio Mwea Tembere. Na kũu Mwea Tembere no nginya ũkorwo na maĩ, na nĩgetha ũhote gũkũria mũcere. Na mũcere nĩma nĩ ũkũraga kũndũ kwĩna maĩ maingĩ na nĩ ũgũkora atĩ mũcere nĩ ũratharĩkĩrwo nĩ tũnyoni twĩtagwo kwerea kwerea kwerea kwerea, tũnyoni tũu nĩ tũru mũno to nĩ tũthũkangagia mũcere, rĩu nonginya wandĩke andũ kana ũthondeke gĩkuo kĩna moko, na nĩgetha gĩtinde gĩgĩka atĩa? Gĩkĩhurutwo nĩ rũhuho, rĩu nĩgetha tũnyoni tũu rĩ tũkamakio nĩkio. No mũico mũico maumanaga na kwandĩka andũ, na nĩgetha matinde magĩikia kĩ? mahiga kũhũra tũnyoni tũu twĩtagwo kwerea kwerea to nĩ tũthũkagia mũcere mũno. Ningĩ nĩ ũrakĩmenya ndinoho nacio nĩ citharĩkagĩra mũcere, kamũcere gagĩkũra ũguo gakiumĩra ũguo rĩ ndinoho ndiuwĩ nĩkĩ ĩrĩyaga hau, no nĩ yendete mũcere, na rĩu arĩmi nĩ maũgaga atĩrĩrĩ nĩmaragĩyĩka nĩ ũndũ ndinoho nĩ cingĩhĩte, rĩu makoria thirikari atĩrĩrĩ, ĩmahũrĩre kĩ? ndawa. Rĩu ndawa ĩgĩũke ĩkĩminjio na...

Ĩĩ he bata gwĩka ũndũ ũyũ wa kũhumbĩra mĩmera na ĩratathi wa gũciĩkĩra rũrigi na nĩgetha rĩrĩa ciakũra cikagĩa na handũ cingĩtamba cigathĩĩ ũkorwo nĩ igũrũ na nĩgetha ona matunda marĩa cigũciara matĩgakorwo na kũhĩa kana gũthũkia nĩ ũndũ wa tũtambi, na nĩ ũrakĩmenya gũkũ thĩiniĩ rĩ wahũra ndawa rĩ ndĩkuma na nja, koguo ĩgũikara kou. Koguo tũtambi tuothe tũngĩũka rĩ tũtingĩhota gwĩtiria nĩ ũndũ wa ndawa ĩrĩkũ ĩyo wahũra. Ningĩ ũmenye tũrũrigi tũtũ nĩ tũteithagia, tarĩu ici nĩ nyanya, nyanya nĩ ciendaga kũtamba mũno, na rĩrĩa cĩatamba rĩ cigaciara wega na matunda macio rĩ matingĩkomanĩra, na rĩrĩa maga gũkomanĩra rĩ nĩ makũraga wega mũno magatunguha wega na magakorwo memathaka, na rĩrĩa matwarwo kũndũ ta thoko rĩ nĩmagucagĩrĩria maitho mũno, na mũrĩmi ũcio rĩ nĩ ekuona ũboco mwega mũno na umithio mũnene thĩiniĩ wa mũtũrĩre wake.

Gicigo gĩkĩ gitũ, nĩ kũrĩmagwo mũmera ũyũ wĩtagwo nyanya, naa nĩma nĩũrĩmĩtwo na njĩra nene mũno, no handũ hangĩ hatarakenia mũndũ nĩ atĩ, hĩndĩ ĩrĩa nyanya ici ciathiĩ kwĩruha, arĩmi nĩmatengagĩrĩra kaingĩ kũhũra ndawa ya kwĩruhia. Na nĩ ũkĩũwĩ wega ũcio tiguo warĩ mũtugo, ũcio tiguo warĩ ũndũ ũrĩa ũngĩekirwo atĩ nĩgetha, ũgethe, naihenya, nĩgetha ũkendie. Kuoguo mũrĩmi woothe ũramenya nĩareka ũguo, nĩarahĩtia mũno. Tondũ rĩu ũmenye, hĩndĩ ĩrĩa wahũra ndawa mũmera o wothe atĩ nĩgetha wĩruhe, na ti ihinda rĩaguo rĩa kwĩruha, ũcio nĩ thumu ũheaga andũ, na ũcio nĩ cira ũgwetereire matu-inĩ. Kuoguo mũrĩmi aikare akĩmenyaga atĩ, gwĩka ũndũ ũrĩa mwega nĩũkamũcokerera. Weka ũndũ mũru, noũgagũcokerera. Kuoguo nĩgwenda kũria arĩmi tafadhali Ngai nĩakũrathimĩte na mũgũnda ũcio, nĩakũrathimĩte na mũmera ũcio na nĩekwenda wĩke ũndũ ũrĩa wagĩrĩire nĩũndũ wa njiarwa.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, haha ndĩrona mũgũnda, wa mbembe. Na mbembe ici nĩironeka ti ngũrũ kana kũruta ciana ciacio. Na nĩgetha mbembe ĩrĩa tũthandũraga ĩkiumĩre, nĩroneka ti ngũrũ wega. Kuoguo mũrĩmi ũyũ-rĩ, ndĩreciria nĩatemete imwe, nĩwona hena imwe ciĩthĩ na no tarĩngĩ nĩ hĩndĩ arĩkia gũtema. Hena imwe ciĩ thĩ. Niĩ ndĩreciria mũrĩmi ũyũ ena ng'ombe arenda gũthiĩ gũthĩĩra ngombe na nĩgetha athondeke tũirio twega twa ng'ombe, ekĩre kĩndũ gĩtagũo moracĩci irio-inĩ icio nĩwona mabebe maya mangĩthĩo weega-rĩ, megũtuĩka tũnyamũ tũnini tũnini, ekĩre kĩndũ kĩhana maĩ no gĩkoragwo gĩkĩnyitanu, gĩtagwo maracĩci, atukanie weega. No agũrĩre irio cia ng'ombe harĩa nduka-inĩ ya irio cia ng'ombe, atukanie na moracĩci na mabebe maya athĩa. Atukanie wega na irio, na icio-rĩ nĩ irio njega cia ng'ombe. Ningĩ no aikie mbagi-inĩ ĩngĩ ĩkoragwo

Ah Ĩno ĩtagwo ndingoingo, nĩ nyamũ ĩ rĩtwa funny mũno atĩ ndiongoingo. Rĩu ndingoingo nĩ rĩtwa? Rĩu ĩkoragwo mahigainĩ sana sana ũngĩenda kũmĩona rĩ, no ũmĩone mahigainĩ mũno, nĩyendeete mahigainĩ. Ndiũĩ nĩkĩ ĩrĩaga mahigainĩ no nĩyendete mahigainĩ na ũngĩenda kũmiona ningĩ no ũmĩone kwa ngombe. Kwa ngombe kũu thĩ gĩkoinĩ kĩa ngombe no ũmĩone kũu ona ona kuo nĩyendete mũno na nĩngĩ ikoragwo na magũrũ matandatũ, ĩ tũgĩthoma cukuruinĩ tweragwo ndingoingo ĩ magũrũ matandatũ na nĩ indo nyingĩ ci magũrũ matandatũ no ndingoingo nĩ ĩmwe yacio. Na nĩ ĩrĩ matũ maraihu mũno ĩiguaga na matũ maraihu mũno. Makoragwo haha kiongoinĩ igũrũ, rĩũ koguo yatua kũigua nĩgaruraga matũ macio mayo kĩũndũ ũkona nĩyagarũra na nĩmo ĩhũthagĩra namo kũigua, na niĩrĩaga tũtambi na nĩyendete mũno yo ũngĩmĩetha tĩrinĩ ndũngĩmĩaga, ndũngĩmĩaga ona ũngienda.

Wa mbere ici nĩ mbembe, na mbembe ici cĩtagwo mũkohoro, nĩ hĩndĩ ĩrĩa mbembe yakũra yomĩrĩria na nĩ yakinya gũtemwo, cĩtagwo mũkohoro. Na nĩgetha kĩĩ cithiĩ ciendio kũndũ ta Malindi, kũndũ ta Nairobĩ, na nĩgetha andũ arĩa macina mbembe icio rĩ kana arĩa marugaga gĩtheri kĩa njũa rĩ makona kĩĩ mbembe cia kũruga, matigatinde makĩruga icio nyũmũ, maruge mbembe njũa, gatheri, no mahĩhie. Na nĩ kĩo wonaga gũtirĩ hĩndĩ ũkaga mbembe cia kĩĩ cia njino, tondũ nĩ wona gũkũragĩo nginya gwĩ kũndũ gũkũragio na maĩ. Rĩu rĩrĩa nĩ ndagethĩre mũkohoro rĩ nĩ ndanogire mũno na ũmenye no ngina wethe andũ, tondũ wĩra ũyũ ũkoragwo wĩ mũingĩ mũno, no nginya wethe andũ gũka gũtema, no ngina mũtare mbembe icio nĩ ũndũ wa kũmenya nĩ cigana na mũkwendia arĩa, nĩgetha wone maumĩrĩra mega na wone mbia ũrĩa ũkwendete. Na mũndũ nĩ anogaga mũno kwanza, mũndũ nĩ anogaga mũno tondũ no ngina mũtare mbembe icio, nonginya mũcihandĩrĩrie, mũcibokere ngari-inĩ na nĩ getha citwarwo kũndũ ta Nairobĩ cithĩĩ tarĩũ